Mondo alu ndach passport kuma ochope, nitie yore ariyo, mokuongo anyalo donjo e eCitizen kokalo e nambana mar kitambuliso kata anyalo oro ujumbe machuok e namba mar ariyo didek kendo ariyo dedek.

Mondo indik ohalani manyien gi jo kaonti, mokuongo wadhi kalo e dhiemo mopogore ma wadhi neno e mbele ka. Mokuongo nyakam idonj e eCitizen ka isemiyo ohala marino nying. Mar ariyo, nyaka iyud maber, maber wadendo gi dho chin ni licence. Koro kiseyudo lisens nyaka indik ohalani gi migao mar NSSF ma be waluongo ni National Social Security Fund. Mar ang'wen nyaka iyud nyim, nyim en gi dho chin waluonge ni permit. Bang' nyim ni koro nyaka wayud kaka kaka koro en waluongo ni personal identification number ma be ong'ere kaka pin namba. Kaeto wamanyo sikany ma be en inspection by county. Sikany en inspection mar kaonti oficial kae to wadhi wandiko.